orkine, orkine ele otipikaki osokoni amirr orashua olotii emuatata naa orkine oisul oleng tatua intare naidol ninye ajo keeta enkorkorr keeta entuala nakitodolu ajo orkine oisul tiatua intare naa kemunyak tene enchoto duo ormasae ore orkine opiki entuala naa kisidai oleng amu kemunyak ilo kine naakepirr sii naa orkine sapuk tiatua ntare.

Ilasho kulo opirr oleng' lemeeta olameyu naa nkujit eeta kumok , nidolajo kepirr keeta iseseni sapukin ,neeta nkiri sii naa enchipai ena tiatua ilmaasae sapuk oleng, amu indim nimir orkiteng obo te kulo, nitum iropiyiani kumok nabo kata amu kepirr ilmong'i naa ilasho sii otubulutwa sidan oleng opirr le mpeku sidai.

Kaidim namir ena ashe , amir tosokoni loo nkishu , namir impisai nayieu amiraki ilainyiangak naa ore nena pisai natum naa kaisaidia oleng peyie aisumie inkera naasie kulie baa kumok, anaa ainyiang'u endaa , nairemishore ,nainyiangaki kulie kishu olchani, naa kaidim sii naisho enaashe ebulu nalepu kule enyenek ,tenelo neishoeeku keeta enkashe kiti naa kaidim atalepo nalepu kule.

ishetu ake olale orkiti ale oikarra nipik inkishu inonok atua ore pindip atipika endung'oti onkishu ninkoroga ele dip apik orbaket neipik duo oldip aipimoki ele shani nipik enkare enaa enaigero tee tentupa nipik ena pira naoshieki nincho oltung'ani obo ewoshore olikae negira aituku inkishu aituku naa awoshoki ele dip niaku esidai sii oleng amu ke kerr irmasherr.

kaiidm namir kunatare, naa sidai apa ena siai oleng amu ore ntare teneku kumok naa idim nimir ,nimiru impisai, kumok, naa ekiayaki ina faida oleng, tenelo nimir duoo ntare naabaya duo naaji tikitam. nimir intare impisai, enker nabo, imoisai kumokalang inapa ninyiang'unye, naa keeta faida oleng amu itum naa imoisai nintaas esiai enkang' ino.

ore tenien oldia aen tenkeene, naa isidai oleng amu imitiki ele dia isik, naa imitiki sii elo neony oltungani, naa isidai ena keene amu imbung oldia niyau ebata iyie, pee melo ake, ashu elo ninye neony oltung'ani pee mikiyaki naa igaramani, nimishaakino, neeku isidai ena bae oleng oyena oldia tenkeene amu mikintoki oldia ayaki inkasarani kumok.

intokitin kuna naidipaki ainosie endaa , naa kewaki ewueji oshi nitukushoreki apuo aituku kuna tokiting idipa iltung'anak pookin ainosie endaa. Enaa sanini. enaa nkijikoni, enaa motiok nepuoi aituku naa etaa idipa iltung'anak pookin ainosa endaanidipaki naa endaa. nainosaki nagirae duo ainosie kuna sanini pookin niaku enkitukuo nagirae aituku intokitin kuna.

enkiteng' ena natii ewueji oshi nenang'arieki olchafu asu takatak, naa ore ena kiteng kegira aing'oru impuka, ashu kulo matunda oing'ialate oonang'ari tiatua naa takitaka, naa idim atejo mme sidai amu kelo ena kiteng' nenya mpuyai, naa mme sidai tenenya mpuyai amu kesasu teneijoo nelo ena puya aibung' imonyit enyenyek. neeku enkiteng' ena natii oltaka aing'oru impuka naa tanang'ayioki.

kaishaakino naa kayiolo atukuta ena mowuo, naa kishaakino sii niata emowuo natuudoki oleng',emowuo nadar, emowuo nabuak, naa kishaakino eniyiolou tene ibok enkiyang'etashu enibok naa enapumus niata tiatua enkutuk. paa ikut akut metadara oleng, akut aitumia enkiyang'et sapuk metabuaa oleng.

enkisuma ena oonkera kutitik, neisum ormalimui inkera tiatua darasa, nisum inkera kumok. na ebae sidai oleng ena amu keng'enu inkera naa kengenu nkera aasioki, aakunini. kishori enkerai ebulu paa kelotu enkerai aisuma etaa botor. kake ore era kutitik aikoji naa kisidai oleng amu kesioki naa aang'enu. naa isidai ebae enkisuma oleng, tiatua nkera kutitik tenisumi tena oitoi.

ore ena naa enkop nalakua maendeleo oleng. naa enkop nemeetae maendeleo nemeetae ildukai otaana, ashu enkop torono oleng natii ilarabali. nemetii maendeleo ina kop. arashu enkata olameyu nemeetae aitoki, nemeetae impisai, nemeetae inkishu. naa enkata torono amu, meeta ina kata iltunganak aitoki namir, naa kitodlu ajo kegol ena maisha.

wore ena naa enkoitoi ena nareyieki impisai nireyie impisai aiteru esimu ino ampaka enkae simu naa ore ena nekintodol ajo kebaa mpisai niata ashu impisai natelekutua tesimu ino ashu tolaini lino naa enkoitoi sidai oleng amu kitelelek ereware ompisai amu ore eton itu irew impisai naa ekintodol ajo keng'ae igira arewaki nana pisai kintodol enkarrna niaku enkoitoi sidai nareyieki impisai areyie arewakinyie oltung'ani olakua.

ee tenimanaa aii inkalema aioki iltungana, naaitum impisai naa ekilaki, tenioki oltungani enkalem, kulo tunganak oodung inkiri, kulo tungana oodung impuka. naa tenimanaa amanaa tena mashini ino aioki nkalema. naa ekilaki naa anaa enkalem niio, naa kisidai oleng amu itum iropiyiani ninyiang'unye edaa ashu nintaas kulie baa inonok.

Kayieu naa ka kishiakino naa kayiolo ataranya ,nayiolosii eninko teniosh ena mashini ashu ele guitar naa kisidai oleng teniyiolou eninko peyie irany ,nintoki sii airimarie eoshoto nioshito ilo guitar lino, we ele sinkolio lino lingira aranyu naa piriamari naa peyau osinkolio omelok onyor iltunganak.

Kang'asa ake aing'oru imonyit, ore ake paidip anoto imonyit ontare, nadung'dung' inkutiti kiri kuninik, pakapik atua kuna monyit, naen emonyita idialo naen enkae shoto, pemeibukori kuna kirik kunyinyi natudung'o, napiki ena, ena monyita natii kuna kirik naiteleki enkima natii eilata, arashu emoti natii eilata, ashu orokiyo otii eilata, naisho eyiaara. Namir amiraki ilainyang'ak, nadung'dung'oki oltung'ani naba enaa naayieu.

enkata oshi ena natii sukuul, na kiata enkiguran nikiata oo sukuulin. naa isidai oleng amu kayiolo apa aigurana. aategeluaki apa pee aiguran aar empira. naa kagira apa aitasheki naa ena team ang peyie kipuo aishinda naa ena kiguran ena pira naa nikipuo aar okulie tiimi. neeku eisidai sii oleng amu ore enkiguran empira na ekintobir osesen lino.

kadumu ake ena mashini ashu aa e laptop nabolu edolita ilo tungani, naironyu ea siai naa edolita ele tungani lagira autaa. nautaki eneiko tenigoru naa ena toki naji kra. eneiko tenelak ele tungani kuna toki naji tax. tiatua emashini, tenkoitoi edigitali. nautaki pookin eneiko tenelo elaata omitipika id number enye namba enyenak enkipande,